Rũhonge rwa thirikari, rũrĩa rũrutaga motungata maingĩ na matiganĩte, maria, macokanĩrĩirio nyũmba ĩmwe, motungata ta, kũgata marũa mbĩacara, kũheyo certificate ya gũciarwo, na kũheyo kĩbandĩ. Honge ici, cikoragwo mĩci mĩciĩ ĩtiganĩte bũrũri-inĩ.